Weche man e wang'i, gin yath ,yath mokwongo en sansoveria, nengone en miya ang'wen pesa kenya, mar ariyo en yath matin mar sansoveria bende, nengone en miya adek pesa Kenya. Mar adek en yath matin mar okadho, nengone en miya ariyo pesa kenya. yath moko duto man ka en yath miluongo ni snake plant, kod nengogi otimore gi miya ariyo ok nyaka miya abich.

Aneno e picha SACCO mar gikmabedo ma pesa. Gimabiroe pacha kaneno gini mokuongo SACCO ni kwero pesa.Ng'ato nyalo kano pesane e SACCO ni. Mar ariyo SACCO ni pinyo pesa ne members ne gi interest maber. Mar adek SACCO ni nyalo olo pesa ne members sama gidwatimo gimoro ma opoyogi .Mogik SACCO ni ringo gi kony mar members moyier mondo tich obed maler kendo okel kony.

Gimatimore e picha motang'nwa kanyo aneno ka mama moro luoko lewni kodunyo gi lwete. Aneno ka oluoko lewni kendo en gi besen mang'eng' ma color ralum. Aneno ka en e mbele ode kendo aneno ka en gi yath moruw gi pi emoluokogodo lewni. Aneno be e bathe kanyo e besende adek kochilo pi moum gi besen moro mondo kik chieng' kethi. Aneno be ka chieng' rieny kumoluokeno kendo aneno ka mamano otwe wiye kendo orwako ogudu mondo kik chieng' inye.

E picha maneno aneno miyo adek e wang'e kae, kagintiere e alwora maber. Gimabor aneno yiende kendo aneno got, kendo e piny magin tiere no, chal ni piny mantiere gi ng'ich maber. Aneno ka miyo adek go, girwako law marachar kendo gitweyo leso kendo girwako bead moko e wigi kila ng'ato, mano mang'iso picha mar culture margi. kendo aneno ka miyo mani mbele oting'o soko, sokono, itiyoga godo kiketo e chiemo, kendo aneno ka giyaro badgi ka jomamiel. Kendo pichano nyiso ka gimiel kendo aneno ka gimor kabisa.

E picha maneno, aneno mokwongo alwora ma jogo nitiere e pichano ok ber ahinya kipimo gi anyuola ma nyithindo manyithindo manigi ng'ol onego obed kuma nitiere gi ndara mondo yot obedi ka idhirogi gi gari. Aneno e alworagigo nitiere ute mek mabati. Mar ariyo, aneno laktar kata jogo makonyo nyithindo manigi ng'ol. Aneno ka laktechego orwako lewni machal,e bathe kanyo, aneno jonyuol mek nyithindo manigi ng'o, kendo e bathe koni aneno ng'at machal ka jatelo. Aneno mor e wenge jonyuolgo, ka ging'iso mor ma gin godo kuom kony moya kuom jatelono kuom miyogi geche kata wheelchair ma nyithindgi nyalo bede ma riembgi godo.

E picha aneno skul ma iluongoni Chuka university. Aneno ka gidhibedo gi odiochieng' ma nyithindo tang'o culture gi maopogore opogore. Aneno kagidhi timo kamano kochakore tarik mar pierariyo gi auchiel mar February nyaka tarik ariyo mar March iga mar elfu ariyo piero ang'wen. Aneno be picha mang'iso culture ma opogore ma birobet chieng'no ma gibrong'iso culture gi.

Gik makelo mor e pichani en riembo faras. Aneno ka miyo moro oidho faras kendo king'iyo mbelene to nitiere rawera moro be. King'iyo chiengi be aneno faras. Koro gima duong' kabisa e pichani makelo mor en riembo faras. Mopogore gi mano aneno ka aluora ma giriembe faras nitiere gi ng'ich maber. Kendo king'iyo kor ka bathe koni gi koni to aneno yiende mabeyo beyo mopogore mamiyo aluora no obed kod ng'ich kendo oketo aluora no bed maber kuom riembo faras. Kendo chak gimaneno aneno ka yo ni nitiere mana gi farese kende. Koro onge kata gari manyalo ketho mamiyo gi.

Mokuongo aneno aluora mar tich madhi mbele en chiro elwedo korachich aneno geche kod ndara molos maber. E lwedo koracham aneno mama kobet ebwo mavul kauso matundo mopogore. Maduong' aneno rawera aneno rawera ka nigi mukokoteni kendo oting'o rabolo mang'eny, kendo kirange maber to ineno ka liet chwerne kuom tich matek ma otimo. Gima duong' matimore en ohala kod ting'o gik ohala ka iterone jauso. Mopogore gi mano aneno ka chironi nitiere gi yiende kendo aneno ka jonyiepo mopogore opogore kaka elwedo koracham aneno ka rawera moro wuotho chal ni dhi nyiewo gimoro.

Aneno ka miyo moro odich kalwoko sende gi pi machwer mar freji kotiyo gi sabun kod suthru mondo sende owuog maler m aonge chilo mora mora. E alwora mare, aneno ot mawiye rakwar kendo nigi dirisha mar kiyo. E bath odno, aneno tangi, tangi ariyo, achiel kanipiny kendo achiel kani malo, ma korgi rotenge kendo gin tangi mar pi. Aneno nyathi moro kawuotho, ka dhi yo tangi kuno. Mogik aneno ka dalano ochiel kendo opidhe yiende mabeyo, mano nyiso en yo maber mar rito alwora. alafu mogik aneno ka chieng' rieny maber e alworano.

Aneno ka jowuoth mopogore opogore kaka miyo, nitiere owete gi wasungu, nyono achiel gi achiel kagiliero misigo. Gin kod bege magiketo gigegi kagidhi idho ndege. Aneno ka ndegeno en mar Kenya airways, kendo oduong' moromo ting'o jowuoth mang'eny kabisa. Gimabor, aneno ka oyaw ni jowuoth dhot mar ndege mondo gidoni, aneno ka olos bende ndara maber, kendo obuk bathe girangi marateng'.

Pichani ogolo maber ka miyo achiel kod owete ang'wen ohidho yie. Aneno ka girwako jacket masevo ngima kendo mano en okang' maber kagin e yie. Aneno pi ma opong' kendo jo wuoth go gidwaro kalo mondo gichop e loka komachielo kuma nigi ute. E yi pi kanyo aneno bende yiedhe mopogore opogore ka nitiere kanyo.

Aneno ka mine nyalo, odich kendo giloso gik ma opogore opogore gi beads. Aneno ka miyo moro ondiso bag majaber, kod kit chwecho mare, aneno be ka kuom kanyakla mar miyo, gitiyo mar tiyo mar riwruok, gindiso bangli. Aneno bende ber mar tiyo kanyakla kuom dwoko manie picha ni. Aneno be kagibet e par kawigi oum maber kendo chieng' ok chopnegi .gitimo tij maler kendo gidich, kendo an kod adiera ni gik magiloso maber gi kelo negi ohala kata chiemo maginya konyo godo familia gi.

Aneno rawera moro ma ondisore gi nanga marachar dher gi ogudu mar nyadhi kendo ka orwako angolo kendo otweyo saa e bade. Mor okwako chunye kuom kit nyiero mogurore gi buonjo mare ka en chienge man onyuole ochopo. Aneno be kit ot mantiere toke en matafari kendo be aneno yien moro e bathe mogolo pichane maber. Maduong' en ber mar loko kata rwako iga moro ka Nyasaye oriti maber. Mogik aneno be kachieng' rieny maber kendo piny okng'ich kumaentiere.

E picha ni, aneno ka mine omako rech mang'eny kuom tich ma kanyakla, aneno ka gin e ipi kendo kuma gimake rech, nitie gi pi dabal. E alwora mar pi, aneno ka yiende oti maber, kendo giketo alwora neno maber kendo mondisore. Aneno ka ,miyogo orwako gloves mek lwedo, kendo gitweyo wigi, kendo girwako lewni maging'o gimoro manyalo kayogi ei pi. Mogik, aneno ka mo okwakogi kagibwonjo kuom mako rech mang'eny. Mae nyisowa ni tiyo kanykala ber kendo miyo, miyo be nyalo tich ma ong'ere ni owete ema timoga.

Aneno ka miyo gi rawera moro obet kumoro achiel. Kendo ka ineno gi maber gichal jogo magoyo stori. Kendo miyo e ma miyo chuore belo. Kendo kuom kit nyiero ma chuore nyiso, omor kabisa. Riwruok en gima kelo mor kuom picha maneno. E aluora gi aneno ka gibet mos e sofa mayom kendo majaber. Kuom kit sofa go gineno sofa ma bech gi tek. Alafu mogik , gindisore gi lowni mabeyo kendo maywayo wang'.

Aneno ka puonjo dhi nyime maber e kind mine kendo puonjo maduong' malorore ka en e wi ler manego miyo ka miyo oketi sama dhi e dwechegi. Miyo ka miyo aneno ka ochiko itgi kendo kitego itgi mondo gikwany achiel kata ariyo kuom wachno. Kendo kuom picha maneno kae leronegi maber kendo ber mar keto ler sama gidhi e dweche. Mogik gikmachal kamae puonjo mine kendo kelo miyo mopogore oriwre kuom achiel.

Aneno ka ji owuok kuonde mopogore opogore owete ka otelo kendo ka giting'o banner madwaro nyange mar yawuoyi otim e osuptal mondo ogeng' tuoche mang'eny ma ikelo kod nyange maok ler. Tuoche moko kaka okimwi mayudore kuom tiyo gi pala achiel sama itimo nyange. Owete temo kelo ber kendo tang' makende ma yudore ka itimo nyange mar osuptal. Mogik ji te dwaro wachni kendo kuom picha ineno ka ji mang'eng owuok e wacho wachni.

E picha maneno, en skul moro e klas moger maber kendo kor ot nyilni gi dhot mar chuma, kendo dirisha mar kiyo. Ei klasno, aneno kombe marochere mag plastik mang'eny kod kompyuta mang'eny bende. Aneno ka nyithindo omor ka kuom somo mar kanyakla, gimar konyruok, gitiyo gi kompyutago. E bathe koracham, aneno japuonj mang'iyo kaka somo dhi mbele kendo orito konyo nyithindogo kuma gimoke, kata tek negi. Aneno ka somo dhi maber kendo nyithindo mor kuom kaka ginyiero kendo face gi neno mor mokalo.

Picha mantiere e wang'a, aneno klas mondisore, kit dirisha mar kiyo, moyaw mondo kauka ogo nyithindo maber sama gisomo. Aneno picha mek alphabet, ka pichni e kor ot kendo mar kwano be e bada koracham. Ogur blackboard e mbele mondo somo odhi nyime. Aneno mesa mar japuonj ka e wiye oting'o dasta kod chok mar puonjo. Maduong' aneno japuonj ka omako lwet japuonjrene manigi ng'ol e tiende ka obete kom mar wheelchair. En mor kaneno ka somo ok oyiero ng'at monego oyud somo gi ma onego kik oyudi. Japuonj puonjo japuonjrene maber ka onyise gik moko, okang' kod okang' kendo odewo rem mar japuonjre ni.

Aneno picha mar osiptal maber malosi kod mtafari kendo owiche rangi mar machungwa kod dirisa mar kiyo moyaw mondo yamo maler odonji. E aluora mare nitiere ler mokalo ondama. Onge kata kalatas kata mathis. Aluora ne ler kendo nitiere yiende mopidh mabeyo makelo yamo maber. Osuptal machal kamae nitiere e aluora na. En osuptal mar nyithindo kendo osuptal alna ni en kelo thieth mowinjore ne nyithindo kaka chwoyo nyithindo sindan mar polio kendo bende thiedho nyithindo ka tuo oyudo gi. Bende nitiere puonj mar jonyuol mimiyo jonyuol kaka ginya rito nyithindo ka dongo.

Somo mar teknologia dhi nyime kendo kompyuta ma ogur kod japuonj gi japuonjre maneno ka puonjo kendo puonjore oromo nyisi gima dhi mbele. Picha ni ogo e yi klas ma odus maber kendo e wi mesa oket kompyuta. Japuonjre obet piny e bathe japuonj ochung' ka rieyo bade kasiemo kompyuta. Chal mar opuonjo japuonjre ne kompyuta. Klas no nigi ler maber kendo mano kelo yot e somo. Japuonjre ochiko ite kendo ong'iyo wang'e kuma japuonj ne siemo. Somo ma sani omed gi teknologia.

En odiochieng' maber mopong' kod mor ka nyithindo obet e kombe ng'ato ka ng'ato ka wang'gi dhi podho kuom jok maduso miel e mbele. Joma tugo thum otwere kod tuoro kendo giting'o bul kendo wi gi gitweyo kod yie gweno. Mae nyiso culture mar jo tugo. Jotugo adek go miel kagigoyo bul kendo mor opong' e wenge gi kaginyiso culture mar gi. Kuma gimiele olos maber kendo oket tiles marieny omiyo jotugo miel gi tiend gi nono. E wang' jok ma ng'iyo gi, mor opong' kabisa kendo kit nyiero neno ni gimor kuom neno gima timore.

E picha aneno rawera ang'wen ma otwere chakre wigi nyaka tiendgi mondo gigeng're kata kitang' sama gidhi golo mor kich. Mae en mondo kik kich ka gi. Aneno ka aluora gi nitiere gi yiende manigi flower mamiyo kich olos mor kich. Chieng' rieny maber kendo gitang' sama gigolo mor kich mamit ahinya. Kich opong' odgi kendo giluorore e dho od gi. Mogik, kuom picha aneno ka rawere go riek kuom geng'ruok mondo kik kich ka gi kata sama gidhi golo mor kich.

Aneno picha mar chiro. Ka ohala mar matunda mopogore opogore. Kuom gi en machunga, maembe mochiek, rabolo malombo wang' kendo kor gi ochiek ka ong'aw kod watermelon. E chiro kae aneno ka matunda go iuso e buo umbrella mondo kik chieng' go gi kendo aneno ka geche kalo kendo be jonyiepo be nitiere e chiro ka. Rawera adek aneno kodhi ir jauso mar matunda mondo gikaw gin be achiel kachiel. Nikech matunda go kelo ber kendo kelo ngima maber. Duto omor kabiro kaw matunda ma mit negi ma gihero mondo gicham mondo olos negi dendgi.